Kiboe lakwet komye asikobit koet komye akonyor ngubut

Ineti chito boisyoni kobun ortunwek chechang akomii kipsomaninik chekerei olekiyoitoi boisyoni

Nyonei metinyun kole Tu taon akoboiboi bik koyai biashara

Tos arorun komye, akere chepkondok akomii karit ako uni kiibe koba masta age akakikwen eng karit ako mi chi taban

Nyonei metinyun choronok chechamgei ak chopei boiboyet ak kikure true friends

Akoi asom loan siatoi mung'aret neming'in akoi anyoru chepkondok atoi mung'aret neo mising

Tos arorwok Ki netesetai agere krupit Nebo bik chechang netinye agenda ak mi murenik ak chepysok ak alak kotinye bek eng eunek

Abwoti komye ayoe boisyoni netai ak kimayaa ak kyai eng kimnatet ak anyoru rabishek chechang

Abwoti akobo insurance cover cheikoitoi serekali ak abwoti akobo alak kora cheikoitoi serekali

Tos arorwok komye akere ofisayat nesiru akobichu kouyu bunu turkana kelach ngoroik cheuyo bunu masaek

Achame amuu ikojini kandoik chekikwee komwochi bik akobo tetutik chetesetai akokas akobo kerenyi eng emet

Eng kiy netesetai en yu akerei fundi nemi karit nechobei karishek ak piki pikit

Masaindet amunee sialdei tukuk eng beit nemi barak, kyatep eng kikombaa komii ngwony, tos itilwa beit raini

Anae masaindet, masaindet kotinye kamanut akobo boiboyet neikochinbich

Nyonei bik chenyikokertoi eng Kenya akomii Masai imara amu ngoroik akomii interaction

Ikure bik sikobwa tumdo asikoboiboji akechopei amitwogik eng olatugul olekiyae boishonitok

Kit netesetai eng yu ko karishek chebo harusit ako chang chotok

Achame boisyoni amuun bwanei bik chechang kobun kimoswek chechang akokonu boroindo Nebo chomyet

Abwoti culture chebo masaek abwoti ale urerendos masaek

Boisyoni komochome bik eng kokwenyu amuu tinye simoit nebirei pichainik

Akerei bik aeng bichu ko murenik, mi komwoe ng'alek chechang

Nyonei metinyun boiboyet neo mising, nitok amunee chebi tok, kelachkei komyee

Bo kamanut boisioni amun toreti bik konyor beek che kiboisien eng kaa, che kigochini tuga ak nego.

Nyonei labitindet neyae mazoezi eng pichaini

Achome boisyoni amu achome aame bandek chekakibel amuu anyiny